Ahero kothe maya e kambi no. Machalo kothe oduma ma watiyogo kendo wapidho kendo gigolobnwa cham monyak maber. Cham ma kute ok nyal ketho e yo mayot. Mano emo miyo ahero kodhi ma ya e kambi machalo kod mae. En kambi achiel achiel ma golo kodhi mosethiedhi. Kendo makata gweno ok nya gwaro iyi ma gol gi e yi lo kosepidh gi e yi lo.

Gimakelo mor en pi, pi e ngima kendo pigni en pi moywa koya e bwo lo kendo itiyo gi mashin maber molos gi lwet dhano mangi lony mang'eny manigi teko matiyo mana gi chieng' ma waluongo ni sola ma igologo pigni kaya e bwo lo kendo biro malo mondo wayude kendo wati kode e yo moro mowinjore e modho, e lwoko, e tiyokode e dise. Pigni kosebedo kowuok maber todhibedo maler kabisa kendo inya modhe sa asaya.

Jaduong' ni geng'o rangae kendo loso kuma ng'ato nyaluwo mayot. Kendo achiel motimoni en dino rode moko ma le koda chiaye osebedo kapenyogodo kendo kalogodo kadhi chamo puothe kumopithe. Ko ma achiel kuom kido ma igeng'o godo puodho ne jamni mondo kik keth puodho ma ng'ato osetiyo motiye koweyo mondo odong' maber.

Kanachako timo tijni ne kute moko ochako chamo chamba gi kapod thiso, kendo nochuna mondamany yo manyalo geng'ogigo mondo kik kute kethgi. Mondo anbe ka gidongo ma ginyuolona ma ginyak, tanyayude gimoro. Kuom mano nochuna akwonga doye nikech buya nodhi oingo gi, taketo buyago kumoro ma chieng' nyagoyogie mondo gituo kik giti mayot kendo mapiyo kapok chamba odongo mobedo kakadwaro. Tijni okoyot kendo dwaro yath mondigoye eki neg kutego kabisa.

ma chiemo molos koda karot, kabich, rabolo ,waru kod moo. Chiemo ni endi ochiele kendo olose e yoo miluongo ni mafuta kata salad gi dho ngere kuma itiyo kode kendo inya chame gi chiemo modhuro machalo kaka mchele mosetedi, chapat mosetedi kendo kod chai moro mar orungi

Mauagi magi mitiyogo e loso ot kendo medo ber mar ot iketogi oko e veranda mar ot. Mauagi gin kod nengo koda rating' mar maua tawo mar maua mokete maua mopithgie ni be nikod nengo maduong' kabisa.

Ma oula mosetimore bang' koth moro kosechwe kendo pi omol. Pigno ero kunyo bath lo kendo kunyo lobno kadhi piny maloso otaro e iye kanyo ma ko kendo odhi oyuero lo modhuro machwe manegotimgodo pith kendo onwego timgodo pith mar cham mondo cham odong maber oting'o kendo otero mabor opogo gi puodho. Kuom mano onego kaw kite kendo onego din mondo ogeng'e koda yiende kendo onego gernegi gigo mageng'o pi gi lo mondo kik ringi opogre okuny bugo kakokunyono ero.

Gigo makelo mor maneno kae aneno opoko rabolo matiende ni nitie rabolo moro mane ng'ato ochamo to owito opokone to ema koro opokoneno kamnio odolore chamo koda oyuo be obedo kanyo kagichame mar atari.

Mae en aora ma pi ringe. Kendo oyudore e tie yiende modhuro kendo kuma bunge nitie motimore maler. Pigniendi en pi maringo kendo ok ogudore kumoro achiel. Kuom mano ka giri moro amora okalogodo to obodhigo nyak kuma ong' ochopo ni oboleno.